eeh ole kiwoldoigei boisioni ak kasarta ing saa hizi ko wale bich wale bik chechang wale boisionik ale amuu toreti biik eng tai yo ngotkotoret ngalekab school fees imuch kotoret eng ngalekab kiy aketugul amu imuch kora komut bik kilen kosir bik kasisiek. Imuch sikonyor chi chepkondok kokoai kasit nitok kou nguno saa hii kenya mamite kasisiek ako kasisiek kochutokchu kiparua ndogo ndogo cheu chutochu nguno eng kiwaldoi olekiwaldoi boisioni eng kasarta eng keretnyu akere suppose keibu kerchek kesute sikobit kobityo komye koek strong akende kora ketik chetonone anan tuguk chetonone simatkolulio anan keumchi ngungunyek grooming mmh.

eeh achome koroi amu kenya seed kiki treaten kerchek chemi barak achome amu ngitreaten ak kerchek chemi barak amu toreti yokekol nguno kobitos komye kapsa mi hundred percent amu kikeprosesan kikeachi kiy aketugul nguno ndobokole mahali kityongon kole kobitos completely amu kikeita kiy aketugul nemagat keita ako kororonen kororon amu bo kenya seed thats why achome kabisa koroitoni amu kiketreaten komie akobite bite hundred percent kapsa ki kapsa ne treatenot nekike treaten ak kerchek chemi barak.

eeh abwati nekile mixed farming ngakeer boisioni amu kakiburuch bandek mite matundek chebo beek kakiburuch tugul amu makimeche kewesten mbaret makimeche kekol kiy akenge kityongon eng imbaret eeh that's why kakiburuch matundekab beek ak bandek amu magoikekol tuguk agenge akoo spasitab bandek magoi kora kekol bandek ichekei akomite nafasit netos kikole kiy neu marakwek neu kundek neu ngwek kiy aketugul neu notono nguno kouyu kakikol bandek akekol matundek chebo bek sikotoret kora eng ngalekab koakwait imbaret kotoret kora matkowestenok mbaret aketugul nemite yutou.

eeh boisioni eng kokwetnyo kiboti korok mbaret aketilil mbaret kapsa koek komye alafu yokikole kesirtoi kesubi koristo olewendi simatkoser koristo koserchin kimasta ake after kakeser nyikobun toroktet haroit kouyo kameche kotup kolechi ak kolechi after that kemeto kobityo nguno yekakobityo iker ngotko kabwa ak suswot anan kobwa ak ne kecheng kerchot ne selective ne makoi kobar koroitoni kesut ako kararanit kotililit komye komeitose chotok akobitose kobendi barak akokararanitu komye

Boisioni kobo komonut eeh toreti bik kora boisioni mmh yo metindoi kiy anan yo metindoi kiy nekiome toreti bich koroitoni koroi kekure cassava ko koroi kotoreti toreti kora sikonai chito ole boisioitoi koroi ole anetitoi chichi yoikole ibale kouyo kebal mtaroit siikol inde ibongonji kole lakini koit koit kole sikobityo komye akitub komye takakobwa koekitu iramji ngungunyek kouyo katanyi kole indoi ngungunyek kobwa yaani iumchini ngunyek sikobwa komye akokararanitu alafu imete ipkoeekitu yokoiker kole meche kokokonyo kole biicheru ibal ibole mokombet ibole mokombet ibole ngony anan itutu lakini imuch ibal pole pole simatkotiny angot kiy aketugul neya ana kotiny mokombet amu yaitu anan kobut amu akoi konwanit ibolu kityongon pole pole akinde kando akiib pole pole ako ole kai.